Ore tena pisha naa ketii iltung'anak loogira aitai isinkirr tiatwa enkare. Ore kulo sinkirr tenitaini naa kenyae ninye aitaa endaa, ore ae naa kemiri sii oleng amu keeta isinkirr iropiyiani. Naa ore sii ae toki ore sinkirr, ore ninye kulo tung'anak oogira aitai naa ketum iropiyiani kumok oleng amu melelek doi iropiyiani naamiri isinkirr. Ore si ae toki, kadolita kuna tokiting naaji boats. Ore kuna naa kitamaana iltung'anak aanap iltung'anak tiatwa enkare, naa ore enintamaana iltung'anak nekilaki iropiyiani sidan naa ore nena ropiyiani nekiret sii iyie oltung'ani taasa imbiasharani inonok pookin arashu taasie akeyie entoki niyieu niasie iropiyiani inonok teniindip atimira kulo sinkirr

Ore tena pisha naa kadolita ntokitin kumok oleng', ketii ingarrin, etii irkeek, etii sii irbaribarani loijo ketorok naa netasha sii, ore tena pisha naa ore entoki sanisana nayeu neizingatiyai naa le baribara amu idolita ajo ketii engarii natabare tene aing'orie enkejek enkai, naaa ore nai teneitobiri ale bairibara naa keaku ninye lepuo ingarrin aitobirari, nemeitokini si aatum nkule ajalini naapukupuku ake, ore sii aitoki teneaku eitobiraki ale baribara meitokini aata ana sang'ab saapuk oleng naideket enkop, naaku kenang'aa engarri, nemetiki ing'arrin epo, nemetiki ltung'anak sii epuo aas siatin enyee, neaku ore naii teneitobiri ele baribara naa keaku esiai sidai etaasaki oleng' amu keaku ninye keisaidia ninye kulo tung'anak oleng loo ing'rrin.

Ore tena pisha naa idol iltung'anak loogira aas enkiremore naa ore neme sii enkiremore dii ake, ore kulo tung'anak okuni naake egira aabukoki enkare olchamba. Ore ele shamba neuno mpuka sidan oleng', ore kuna puka tenebukokini ena are naake esioki aabulu, naa ore sii kuna puka teniya ii iindim aa kekiindim ataret oleng' amu ore kuna puka iindim ainosa, nintotiyie nkera inonok pookin. Ore sii ai toki, iindim ninye aawa sokoni nilo amir nekinjo ropiani dii niindim nai ataasie ntokitin kuumok doi oleng' amu kekumok ntokitin naasi. Neeku ore ena siai naa esiai sidai oleng' amu kisho ke iing'er ninye iltung'anak teneeku interua ena siai.

Ore ore sababu ena piitumiai inkishu piiremishoi naa tenimiata ninye oltarakita lino naa iyata enkiteng' ino naa ore ina kiteng' ino kekiindim sii atareto. Neeku ore naa peyie etumokini aye aa aatapal enda gharama pookin naa piintumia nyoo ena toki niyata iyie ira oltung'ani. Naa ore sii tene wueji ekiremoki kuna kokitin ele shamba lino niidip nire ntokitin inonok alo ai alo airira aitoki naa nintoki ake aitumia tenintoki ake ayeu olikai kekun. Ore ena siai naake sidai oleng' amu ore enkiremore nee entoki sidai oleng', ene tipat ninye tolosho lang'. Naa ore sii ai toki, ore kuna kishu iindip ake nireu olale meshomoita adaa naa.

Ore tena pisha, kadolita iltung'anak naa ore kulo tung'anak kenapitaa kenapita enkireet ore ena kereet naa kajo ke irnyanya arashu mpuka egirai aanapie peeyai ai wueji arashu peeyai ninye sokoni nee ene tipat ena siai. Ore enkiremore nee ene tipat oleng' amu ore dii enkiremore nemepukoo oltung'ani loiremisho naake eeku dii keon inchoo ing'ero inakata keon aisho keon esiai ino oo nkaek inonok. Ore siai enkae toki, ore enkiremore teniremisho naake ifaa oltung'ani niremisho tenkata niyolo ajo ketaa kebau enchan. Ore sii ai toki, ning'oruni ntokitin sidan naanapieki ena daa ino enkata nataa kegirai aitayu naa tolchamba aaya sokoni arashu aaya ang', metaa kitobirari ena pee minyala ake intokitin inonok naa indipa aitayu aihavesta naa.

Ore ena siai teniyeu niisum naa lazima lazima sii piiyolo enkiti toki sii e agriculture amu ore ore dii enkiremore naa iindim oltung'ani litu isoma sii ataasa amu mee entoki sii nagol. Ore ena siai nemelelek sii tiai kata amu keyeu niyolou aiconnecta kulo paipi aitobiraki metaa keya enkare in kila kila plant nayeuni. Neeku naa ore ena siai naa iindim aisuma oltung'ani naaji metaa keyiolo atipika kulo paipi metaa ninje looya enkare, nebukoki enkare olchamba lino pookin naa ore teneeku etubukokito naa eki ki kipung'uza ade ninye saai na ore tenipung'uza saai, neeku ekitareto inakata ina toki ino oleng'.

Ore ena siai nee ene tipat oleng' amu ore kuna tare tenintoti oltung'ani naa kepiru doi inye kuna tare naa tenepiru niasie esiai pookin apa nijo piasie anaa piinyang'u. Amu ore kuna tare, iindim atimira aawa sokoni nitum doi iropiani sidan oleng' niyayie nkera sukuul, nintotiyie keon, neeku ore ena siai nee ene tipat oleng' enintoti enker ino, ntare inonok pookin pee epiru doi ninye pee mitoki aasasu metaa teniya naa faida ake kiyaki anaake, metaa ore ena faida ino ninye iindim ataasie nibolie mbiasharani inonok, niindim akeyie ataasie entoki pookin naba naa eniyeu. Ore sii kuna tare, kelelek naaji eetai enkolong' niyeu niyeng' nabo nae indim ake ateyiang'a nee eniyeu amu iye naa lo logira aicontrol ntokitin inonok pookin, iye loreu enchoto niyeu kila kitu to to too ntokitin inonok.

Ine tipat nkishu oleng' tolosho lang' ninye lormaasai te lulung'ata amu ore iyiok peeyioloi ninje iyiok naake eyioloi ajo nkunaang' nkishu oshi pookin akeyie natii enkop. Neeku ene tipat oleng' ena siai amu ore kuna kishu nidolta ajo kegira adaa, ore kuna kishu edaa naa peyie kimpung'uzaki dei nchidai inonok teneki teneya nepuku piilo aisumie nkera inonok, piinosiesie enkurma tiang', neeku ene tipat ena siai oleng' amu mintoki dii alau teneeku iyata oltung'ani enkiteng'. Ore sii ena kiteng', indim naaji nilep amu keeta kule naake iidim sii atoishoto neeku kumok neek kore nai nona ale teniindip siinye atalepu nae indim atimira. Neeku entoki e tipat ena oleng' te murua aang'.

Kitishipisho enabae oleng amu ore tenewueji na kadolta ngwesin, amu ore kuna ngwesi na kemokito enkare, ore oshi ngwesi tolaleta na peyie kiyaki ake ropiyani, kulo oponu adol ,ore si aitoki keponu oshu lashumba aponu adol ngwesi tonkwapi aang, ore kuna ngwesi keyaki yiok ropiyani kumok teneaku eetuoki adol amu ore kunangwesi teneponu rmusungu naai na keponu amu adol na kelakisho si oleng teneidip atadol.

Ore ena siai nee ene tipat oleng' amu ore enkisuma naa keng'uar doi poki ng'ai nemeeta oltung'ani lemeyeu nisuma amu ore tenisuma nae indim anoto ina ng'eno nayeu poki ng'ai metaa iindim nye airorie iltung'anak irkuliek lemening' ena kutuk inyi metaa mee nkutuk nabo intoki ayiolou keeku naa iyiolo nkutuke kumok nikiret sii metaa iindim naaji anoto isiatin kuna naa naiendana wena toki nisumare. Ore sii ai toki ore enkisuma tenisuma oltung'ani naa iindim anoto esiai e tipat naa ore tenitum ina siai, iindim ninye atareto keon makeon metaa miiyata entoki nekintoki aisumbua arashu iindim ninye atareto nena toiwuo inonok sininje nemeyiolo aisumata metaa ore entoki nemeyiolo arashu nayiu neyiolou naa iyie enkaina enye loliki naa amu isume iyie.

Ee ore entoki nagira aasa tena pisha naa ore eng'as ketii elukung' ene woji naa ore ena lukung'u, kerikito nkera enyenak naa ore esiai e lukung'u sana sana amu ene tipat taa elukung'u oleng' naa kindip ataa keyiu irmosor kumok, metaa teniyata nai lukung'uni tomon neisho enaake pookin nae iyata irmosor tomon tina olong' naa ore lelo mosor iindim naaji atimira niasie nitum iropiani niasie ntokitin pookin naaba naa duo niya niyiu niaisie. Ore ai toki kiidim ina lukung'u atadanyu lolo mosor nedanyu nkera neeku kegira ake nje lukung'uni inonok aaponari ira oltung'ani. Ore sii ai toki nagira aasa tena pisha ketii ng'uesin naa ore ng'uesin naa keyau ilashumba enkop ang' oleng' naa ore eponu lashumba enkop ang' keponu nedol kuna ng'uesin nelakisho.

Ore ena siai naa melelek taadoi amu ore ena siai naa isinkir ikenoyioki tene wueji, ore kulo sinkir nemelelek taa doi mee doi idumu ake nipik ine wueji. Ore nye tena pisha ang'as idolta entasat naita egira aitashe tine wueji neeta embeshen, keitai enaa kegira ena tasat aitoti kulo sinkir amu ore enkitotioto oo sinkir keyiu naa inang'aki ore endaa ena daa enye ninang'aki katikati ina are amu kepuno ninje oopeny aaponu aworo ina daa. Neeku ore ena siai indim naaji aisuma oltung'ani metaa keyiolo aitotio kulo sinkir naa keleleku naa ina kata esiai oleng'.

Kore tenadol ena pisha naa kadamu ltunganak loitai sinkirr, amu kekumok te nkopang ninye te losho lang le k Kenya ore kulo sinkir eitaini, keitaini dei peemiri, naa keitaini sii peenyai, kulo taa loitai.N aa ore sanisana amu kekumok naa kulo, kegirai aitaii amu ketua ninye eloshi sinkiri kulo kutitik looji omenaa, neaku naa idol ajo esiai sidai ena oleng amu kenya ltunganak kulo sinkir, naa kegirai sii aituk peitai olngusil, naa ore kulo tunganak loitai naa esiai dei ninche easita teine weji naaku esiai etipat eneweji amu ropiyiani kumok sinkir amu keipang'ieki ninye neyai enkwapi eboo ena nemeeta, naaku ore ena siaai naa keyau dei ninye trading metaa kegirai aibelekeny ntokitin too inkwapi pookin.

Ore ena siaai naa enetipat oleng neibelekenya ooltung'anak lenkopang oleng amu ore oshi iltung'anak lenkopang nemeyiolo apa ninche ena siai enkiremore naa ore enaa peeyiolouni enkiremore neeku mepukoo iltung'anak amu enaa kembuka ituuno ore nena puka adake naa indim atadotu ninosieki orgali naa tenaa kerpaek naindim atekesa lelo paek neyierieki enkae daa ake nebanaa enayieri ashu ore dii ninye ena toki poookin naa indiim aawa kuna tokitin nituuno niya sokoni lino amir neeku indipa iyie inakata ira oltung'ani anoto esiai onkail inonok metaa ingero kewon neeku ore ninye ang'as ina siai indipa aaku mingira iyieu aing'oru esiai amu indipa naa anoto neeku enetipat ena siai oleng teneesi amu ore enkiremore naa keisidai oleng teneesi.

Ore tene wueji naa kadolita oltung'ani obo ore ele tung'ani nenapita orbucket o nkulie tokitin akeyie kumok naitayunye ilotorok, naa ore ena siai oo lotorok nee ene tipat oleng' oleng' oleng' amu ore ena toki naa keeta iropiani kumok oleng' amu meata oltung'ani leminyang'u enaisho oo lotorok akeyie te lulung'ata. Naa orekulo otorok naa iye openy loiterunye esiai ino enaa tenipik kuna cabins ene woji tolchamba lino ake. Neeku ore ena siai iindim aaku indipa aigero keon, naa ore kulo lotoro lotorok intayu nipik ntokitin sidan niya sokoni naaji nilo amir naake eeta ropiani kumok e tipat oleng' naa ore nena ropiani iindim ataasie ntokitin kuliek kumok sii nikiret nintoki sii aiong'eza ntokitin, nkulie tokitin akeyie sidan naa neba naa niyeu ira oltung'ani.

Ore ena pisha naa ore ang'as tenaa aidipa aichambua naake adolta enaa kegira aiong'elelea teknoloji we entoki akeyie pookin nai naitumiai komputa. Naa ore tene wueji kegira aitodolu venye naiji enaisuma oltung'ani nkoitoi akeyie naidim oltung'ani aisumai aitumia kuna mashinini itu elo ai wueji naa iindim nai aisumayu tiatua aji naa ore inakata naa ore ore ena kisuma oleng' ena kisuma e online naake elelek amu keeku meeta ai woji nilo naa iindim sii indim iindip esiai ino asioki naa ore ene wueji naa indim aitraina keon, niindim sii aitraina irkulie tung'anak kumok asioki naa tenkaraki naa iyata ena mashini niindim ataasie ena amshini niindim ataasie ena siai online.

Ore paanyor nanu enkiremore ara nanu makeon naa ore enkiremore nee esiai sidai oleng' amu esiai oo nkaek inonok naadoi. Naa ore sii enkiremore naa kiindim dii aitayu tiatua nchidai kumok ira oltung'ani amu ore teniremisho enaa tenaadolta tene ajo kiremitoi nkwashen naa ore kuna kwashen, ekiret iyie oltung'ani oleng' amu iindim iya doi sokoni ilo amir kuna tokitin amu keeta doi kuna tokitin iropiani sidan oleng'. Imir nitum nena ropiani, meeta entoki nemiindim ataasa iyata nena ropiani inonok ira oltung'ani. Ore sii ai toki keeku iyaraki nkera inonok niyiaraki sii keon ena daa. Naa ore neeku ore ena siai naa kanyor nanu oleng' amu keretisho doi too nkoitoi kumok amu meeta enkoitoi nemi nemitumie endaa amu keeku imir kuna kwashen ninyang'unye endaa, ninosie sii nkulie kwashen nitelekua naa tiang'.

Ore entoki nagira aasa tenewueji nakadolta ltunganak kumok la kajo kalofisani lenkiremore, na ore tenewueji keetuoki aitengenisho kuhusu umuhimu enkiremore taa tejumula, ore enkiremoto na entoki sidai oleng amu kadolta nye mpuka sidan natii ake enkalo tempisha, na ore nye enkiremore ompuka na entoki etipat oleng nemeeta entoki nimindim aitaasa mpuka inonok amu iyie naa ogira ai control mpuka inonok, neaku naa ore enatoki na enetipat oleng amu ekintengeni nye tayiolo kanyio indim ataasa ntokitin olchamba ashu kalo shani indim atubukoki olchamba lino neaku enetipat oleng enasiai tenkopang.

Wore entoki nak wore entoki nakira aasa tene, naa enkiremore oomaisurin eesitai. Wore enakitemore oo kulo maisurin, naa kaisidai oleng' enetipat doi, amu teniremisho airem ilmaisurin, nemeeta entoki sii nemed nimiindim bado ataasa too kulo maisurin linonok. Amu iindim teneeku, iya osokoni, nimirr, nitum iropiyiani, nireyie inkera inonok naai tenaa shida ooropiyiani iata nireyie inkera skuul arashu inyaa kulo maisurin tenkang' ino, ninya iyie openy arashu tenaa iyata inkera ninyanya oninche, neeku wore kulo maisurin, kaisidai enkiremore oleng' oolmaisurin ah teni-adapt iltunganak teneyiolou iltunganak pookin ajo kesidai esiai eunoto oolmaisurin.

Ore tena pisha naa kadolta olchamba sidai oleng' netii entoki natuunoki naa kajo kormaleng'e , na ore piitumoki ataasa ena siai iyeu ake bado olchamba lino arashu ewoji ake yie ino naa niindim sii airemo. Ore etiu neija niyeu empeku ena peku nifaa niun, naa kesidai ena siai oleng' tenizing'atia iltung'anak amu mintoki dii apukoo oltung'ani iyata olchamba lino lituuno amu keeku naa iyata endaa ino natii ake olchamba negira nekigira aanyu metaa iyie loitayu enkata pookin niyeu. Neeku ore naa ena siai nee ene tipat oleng' amu iindim airemisho niya kuna tokitin sokoni nilo alo ake yie aitaas kila kitu nabaa naa eniyeu oltung'ani.

Ore esiai eeunoto oonkitunkuuni nemegol taadoi oleng hooo nemelelek sii amu ore ena toki meeta enemiyas iyata inatoki amu ore kitunkuu naa indiim atimira aawa sokoni naa ore siii pooki rishata nimirie niyieu iyie kitunkuu nintumiya nemeiata impisai ropiyiani naa indiim ake atudumu naa amu iyata iyie neeku naa ore ena baye naa keretisho oleng amu keret ninye iltung'anak menoto iropiyiani neeku ore sii teneku intayio ore kulo tung'anak oitayu tolchamba naa kelaki doi siininche neeku ingero doi siiyie kulie tung'anak peyie kintaikini naa keeku itareto siiyie kulie tung'anak naa tina rishata.

Ore apa nena amba teina rishata naa keisidai doi apa teneetai nena amba amu keeku naa indim netumi oltung'ani oota ina moyian naa keidimi sii air poota asioki elimuni metaa keyioloi nesiokini sii aaya enkituo enye nepuoi aikenoo neeku ore nena amba naa keretisho apa oleng amu keeku naa miindim oltung'ani aishoo irkulie emoyian naa amu eidipaki aatayiolo naa kesiokini aaponu aaaya aapuo aikenoo neeku ore nena amba naa inetipat apa oleng netarero iltung'anak oleng amu keeku kewketieki iltung'anak aasioyo iltung'anak loomoyiaa nepuoi aikenoo eton eitu esapuku emoyian tenkop.

Ore peeitumoli oltung'ani ataasa ena siai, naa iyieu intokitin kumok iyieu empeku, ena nabaiki naa peitumoki atuuno iyieu olchamba, niyieu sii irkiek looborieki imoyiaritin naidim atijing' ena daa ino ashuu naidim ainyiala niyieu sii niyiolou ajo kaji inko tenintorie abukoki enkare niyieu sii niyiolou enaikunari akeyie teneuni kuna tokitin amu miun dii duo akeyie akunaki nejia neeku ore ena siai keyieu eng'eno amu meun doi pooki tung'ani enaa naa amu lazima piata eng'eno niyiolo sii inkoitoi pookin nindiim atushukie imoyiaritin naidim aibung'a ena daa ino naa pee iminyiala eton etii emukunta.

Ore eneikoni tenisum oltung'ani enatoki peeyas ena baye naa keyieu neyiolou oltung'ani ajo kaa kulupuoni esidai naunieki ena daa kaji eikoni tenebukokini enkare arashuu kakwa mashinini ninye eitumiyai aaasie naaninye ena siai neeku ore ena siai naa keisidai oleng amu kadolita ninye cabbage tene wueji naa ore kuna tokitin niun oltung'ani naa indiim ataasie esiai amu ekiret iyie oltung'ani makeweon ore esiai ake pookin naihusu enkiremore naa meeta inchere peemeeta iropiyiani kake keeta taadoi siininye ingolikinot enyenak naa amu keidim naaji nenya inkishu ena toki ele shamba pookin naa keeku naa inakata iyie loshomo hasara neeku keyieu naaji neyiolouni venye naidimi aikara ine wueji neibooyo intokitin kumok peemetumoki aatijing peemeinyial naa endaa ino .

Ore entoki nagira aasa tena pisha naa kadolta ninye kajo ke nkikundi e Garissa farmers association, naa kajo keshomoita aitembeleaki iltung'anak nepuo aiteng'en iltung'anak te siai naa naitash naitasheki enkiremore. Naa ore tene, adolta etii sokoni, neretito entasat natii ene woji, naa ore tene itodoluni venye nameri kuna tokitin, venye naidimi ninye venye naret akeyie oltung'ani ena siai pookin oo nkoitoi pookin naidimi nai aiborie moyiaritin naibung' kuna daikin. Neeku ore tene wueji kadolta enaa enkiteng'enaroto eshomoki aiteng'en iltung'anak venye namir kulo maisurin lenye arashu venye namir ndaikin enye naa te esokoni.

Ore enapisha nakadolta oltarakita oata ewoi nagira airememukunda, ore apa abayie nanu ataasa enasiai na keton sii aasita, ore enasiai na enetipat oleng amu ore enasiai eletarakita na peyie kiret iyie asieki airem ena mukunda ino neaku naa ore tenirem eletarakita na kesioki ninye menyannyikie tenilak ltunganak, neaku kipumguza nye sai ashu nkolongi, ore etiu nejia ore eletarakita ore teneiremishore, kibelekeny nkulukuok aitobiraki neaku sii ketumoki aitobira emukunda ino neaku kitushul nkulukuok aitobiraki menyanyikie teneas oltungani.

Enetipat ena baye oleng temurua ang amu ore tenapisha ang'as naa kadolita olchamba sapuk oleng loiremoki ore etiu nejia ore tenewueji temusho naa idolta emashini ore ena mashini naa enenkare naa ore ena siai ena aare naa peebukoki neitamanaa enkare teleshamba pookin naa tenkaraki peesi enkiremore ore etiu nejia naa keleleku esiai nabukokini ele shamba enkare naa ketumokini sii meeta empeku nemetum enkare amu etuuduoki naa enkare tenewueji naa keikonekiti irpaipi laitamanaa enkare tene pookin neeku ore ena siai naa esiai sidai oleng.

Kore ena siaaai naa enetipat teniyas oltungani amuu ore eunoto orkeek naa esidai oleng amu ore orkeek keyau ninye empisha sidai oleng teniun te nkang ino, naa ore aitoki, ore dei ninye eunoto orkeek naa keyau enyoriji sidai oleng enkop, ore aitoki, kore teniun irkeek naaa keyau keji oshi keyau irkeek enshan, naaku ore naaii kulo keek naa keret oleng ltungani, naa ore sii aitoki indim atuuno ltungani olshani likiyaki ilmatunda, ore kulo lmatunda naii tenitum indimidim ainosa te aang' arashu eyai sokoni nepoi aamir, naaku ore esiai eunoto orkeek naa esiai nayeu neibung' iltunganak amu enetipat oleng.

Ore elaata e QR code netaa embaye sidai oleng naa tolosho lang amu ore ena Qr code naalakishore naa isioki oltung'ani aas transactions inonok ore aaitoki indiip oltung'ani esiai ino aasioki naa ore e receipt ino teniyieu naa iyie ake loota loidim anoto amu iyie naa loikuna iropiyiani inonok aitumia ina oitoi e QR code naa ore sii ai toki isidai ena baye oleng amu iyie ake loyiolo pin ino ena libolie ena QR code naa iyie sii loyiolo venye nitum e receipt teneetai neeku eitelelia esiai oleng ena siai e QR code

Ene tipat ena siai oleng' amu ore ena siai naa ene nkiremore ake aitoki sii naa ore tene naa ekinteng'eni tayiolo nkoitoi poookin nishukie moyiaritin naibung' nto empeku ino. Ore sii ai toki naa ore tene naa indim atuuno empeku ena nekitiaka olopisaai lino piun. Neeku naa ore esia enkiremore naa esiai sidai oleng' teniibung' iltung'anak.

Ore ena baye nee embaye e tipat oleng' tolosho lang' naake ifaa nibung'i amu ore enkisuma naake eretisho oleng' amu ore tenisuma sii oltung'ani, meeta dii entoki nemintoki ayiolou kegol oleng'. Naa ore sii ai toki tenisuma naa iyiolou ntokitin kumok, iindim atayiolo enkae kutuk niret iltung'anak lemeyiolo ninje lemening' ninje ina kutuk naaji teneya nepulusinye oltung'ani loyiolo ninye ena kutuk niyiolo siye, naake eeku naa inakata iret iltung'anak lolosho linyi kulo lemeyiolo. Naa kesidai tenibung'i enkisuma amu kore ena kisuma naa ing'er dii keon nitum isiaitin nae keon kenya teniidip ena kisuma. Neeku ore enkisuma nee entoki sidai tenibung'i oleng' tolosho lang'.

Ore ena baye nee ene tipat oleng' amu ore tene naa kadolta nkera e sukuul, naa ore kuna kera e sukuul etii olchamba naa ore ele shamba naa ijo egira aing'oru enterit sidai pee piing'urari ajo kanyo idimi aatun tene woji. Naa ore sii egirai aunisho nee entoki dii sidai teneunishoi oleng' amu teneuni nye irkeek ake oopeny naake eyau dii ninye empisha sidai nai sukuul naa venye nidolta tene woji, neeku entoki e tipat naaji ina tenibung'i oleng'. Naa ore esiai enkiremore nee entoki sidai amu mintoki dii oltung'ani apukoo naake eeku metaa esiai nintoki iyie alau naa amu indipa aigero keon ira oltung'ani. Ore ai toki keyeu ake nibung'i neyolo neyolouni eng'eno nashukieki imoyiaritin kuna naimu kuna tokitin nekiun pee mitoki ntokitin kumok ainyala. Neeku naa keyeu ena siai nibung'i oleng' te ng'eno.

Ore tene wueji tena pisha naa kadolta inkinejik, ore kuna kinejik netii oloip naa ore esiai oo kuna kinejik naa ke kumok oleng' amu iindim atalepo kuna kinejik niwok kule arashu imir nona ale, neeku esiai e tipat ena oleng'. Ore sii ai siai sidai oo kuna kinejik, iindim naaji atimira enkine nabo tene woi teneya ninyamal oltung'ani, neshuk naa ina nyamali ino amu keeku naa esiai ina ekitareto oleng'. Neeku naa ore esiai oo nkinejik esiai sidai oleng' amu keeta faida sapuk oleng' toltung'ani amu iindim atimira nona ale nisumie nkera inonok, iindim atimira nona kinejik nisumie nena kera inonok, ninosie endaa nemeeta sii ai toki niindim oltung'ani ataa ilau naa.

Ore ena siai naa esiai sidai oleng' naa amu ore siai eunore oormaisurin nee esiai sidai oleng' amu keeta kulo tokitin iropiani. Naa ore naaji enaiko nanu tenaisum oltung'ani, kajoki naaji iltung'anak peyie ing'oru ewueji sidai naikara metaa mejing' aitoki naaji nainyal naa kuna maisurin inonok, neeku kaidim naaji atoliki iltung'anak ajoki piikaraa iwojitin ilchambai lenye. Ore sii ai toki, neyiolou neyau enkoitoi sidai nabukokinye enkare neme naaji ena ning'oru nai enkoitoi sidai nabukokinye enkare naa nalang'u sii ena naa ore enkoitoi sidai naa piitumiai irpaipi. Naa ore ai toki naa peuni enaa naaji kadolta enaa meuno kulo maisurin te wo te mpang'o sidai, neeku naaji ore nai enaikoni naa piiteng'eni iltung'anak aitobiraki peeyolou naa venye naibung' ena siai.

Ore tene naa kaidim naaji nanu atolimu enaa ketii enkop pookin ena oshi nikitii ore etiu nejia netii economy teshumata netii energy and environment ore energy and environment ore ang'as environment naa intokitin naamanita ninche iyiok tenkalo iyiok aa alaing'ange akeyie entoki akeyie pooik ore tena energy and environment netiii endaa wenkare ore etiu nejia ore tenaalo economy netii human rights and ecobolization ore taa human rights naa kuna tokitin kuna sheriani nikisuj naaitodolu ajo iyata sheria naitodolu emabye naje ore aitoki neetai conserption ore teshumata conserption netii poverty ore poverty naa mee karsisiho aisinanisho tenemiata aitoki ore teshuma ake bado conserption netii health naa ore health naa iseseni lang venye nai respond esidano ooseseni lang.

Ore tene naa kadolita inkera e school ore kuna kera e school naa kegirae aiteng'en ore tena kiteng'ena keeta kuna kera entoki naji naishopito toonkumeshin naa ore ena toki ena arasha naa keretisho oleng amu keeku mitum oltung'ani emoyian ena nayau enkijiape ore sii ae toki ketii ormwalimui lenye logira aautaa kuna keta tedukuya ele logira airorie naa ore kuna kera keeta ninye iloipi sidan amu etuuno kulo tung'anak irkiek sidain oleng loota iloipi naa ore kulo ooipi nepik kuna kera metaa meitoki enkolong anya enaa venye nidolita ore etiu nejia keibung kuna kera kulo kiek oleng neyiolou faida naaa toonkuapi enye.

Ore eng'eno niyeu oltung'ani pee iyas ena siai naa iyeu ake oltung'ani niyolo ajo kanyoo iyeu peyie iremishore ele shamba lino arashu nkoitoi pookin niyolo akeyie venye ninko peyie iremi naa ele shamba. Ore tene wueji, naa kadolta piitumiai oltarakita amu kisapuk ena shamba naa ore ewoji sapuk naa midimu oltung'ani sii duo oleng', mashinini neetuo dii mashinini naidim aataret iltung'anak too nkoitoi kumok. Ore etiu neija keyolou ake neyiolou iltung'anak tenidip ataas ena peeyiolou venye nabukokini enkare arashu ajo kanyio euni ninje te kanyio eun aapik ele shamba lenye.

Ore entoki nagira aasa tena pishaa naa ketii enkop, ore ena kop naa ketii ilchamba saapuk oleng, nemeilio enkang, meilio aitoki natuunoki, meilio inguesin, nemeilio aitoki pii. Ore entoki natii enakop naa nkutiik tokitin ake iye naatubulutwa. ore entoki nayeu neasi peetumokini aitobira ena siaai e ale chamba, naa peunishoi, naa ore peunishoi naa indim anoto ltungani faida naa enaa kop ino pemeaku naake ieta pesheu ira ltungani.

Ene tipat ena siai oleng' amu ore ena siai tenaas naaji nanu kaas ena siai airemisho nayiolou nkoitoi pookin nabukokinye emukunda ai enkare, nayiolou mashinini pookin naayeuni peyie iremi ele shamba, nayiolou sii entoki nalotu aun tena shamba ai. Naa ore ena siai nee embaye sidai amu keeku naa tenimiata naaji oltung'ani esiai naake eeku naa inoto amu keeku mitonita pesho, keeku keeta esiai niyasita naa niyolo ajo kekiyaki faida ake kenya. Naa ore ena siai naake sidai oleng' tenees oltung'ani amu ore enkiremore nemeeta entoki nintoki alau teneeku iremishe amu re te keeku tenaake irpaek itipika ele shamba lino, ore lelo paek indim ninye aawa sokoni nilo amir arashu inyanya tenkang' ino naaji.

Ore ena naa kaidim atolimu ena pisha enaa entoiwuoi wentito enye naa ore ena naa embaye sidai oleng amu idol ninye ina toiwuoi ajo keishopo imasaang pookin nikiiyieu kira irmaasai naa ore ina kishopo naa enkishopo sidai oleng tenkip ang amu enkishopo ninye enkanyit naa enkishopo sidai oleng nidolita imasaaa napa ake nikintumia imasaa ang ormaasae naitumia irmaasae orkarash lang lormaasai ore ake etiu nejia naa keeku inakata ekimbung'a enkutuk ang aitobiraki .

Ore ena siai nemelelek taadoi keyieu ena siai eng'eno naa ore naaji enaiko nanu tenaisum oltung'ani naa keyieu oltung'ani neng'as ayiolou ajo kaa terir egira aitumiya ore etiiu nejia eyeiu naa iyata kuna ardasini kuna naarok nitumoki naa atipika enterit ino paa itumoki taa atipika ena peku ele shani niyieu niun ore etiu nejia ore ena siai naa sidai oleng amu keeku naa imir kulo kiek naa ore tenimir kulo kiek nitum iropiyiani ore kulo kiek naa keeta sii enkai faida sapuk amu ore teniun oltung'ani irkiek naa entoki sidai oleng amu empisha sidai amu kenyoriju ninye enkop naa ore enyori enkop naa keeku doi keisidai.

Eeh kanyor nanu ena siai pih naa karep naa ore tena pisha naa kadolita intokitin pooki niyieu oltung'ani arashuu naa tenemetii ninye pooki naa ketii akeyie aitirishaki niyieu oltung'ani piitumoki atabai naa eroruata nindim aawa entito oormaasai naa ore tenewueji indiim atalaa inkishu indiim atalaa inkineji nindiim sii atalakie irkarash naa ore teina toki naa kesidanu inakata amu ore ninye esiai enkiyama tenkop ang naa lazima peeilakisho toonkishu neeku esiai sidai oleng ena teneibung'i.

Ore tenewueji ore entoki nagira aasa naa ketii inkera naagira aisuma naa ore enkisuma nagira kuna kera aisuma naa kegira aisuma te computer naa ore ena Kisuma e compute arashuu ninye teneyiolouni neyiolouni technology amu eeuo enkop naa keyieu ena toki neibung'i oleng amu etaa ninye entoki etipat oleng tolosho naa keisaidia naaji ore toosukulini pookin ang ormaasae niteruni aitodol inkera inkoitoi pookin peeyiolou aitumiya kuna mashinini pookin naa naayieuni peeyiolouni aisuma technology naa ore ena toki ore ninye ena laptop meeta entoki nimindim ataasie oltung'ani amu keeku keesie ena kerai esia enye pooki esukuul teneyieu naa keeku naa inakata keidip asioki.

Ore orbene naa entoki sidai teniata oltung'ani naa kenyorayu doi orbene amu ore teniata orbene naa meeta entoki nemindim atanapa entoki naa keiroshi indiim atipika ilo bene lino nipik enkoriang nitumoki naa atanapa neeku keitelelek peemenauru inkaeik ore sii ele bene indiil atiika tewueji sidai naa mesulunye neeeku naa keeta nafasi sidai tiatuaji amu keeku imikinang'aa ninye enoshikata teneeku eiding'e enkaji amu keika naake ninye tewueji enye sidai ore sii ele bene keidim naaji inkera e school aatanapie imbukui neeku naa entoki sidai ena oleng.

Ore ena toki naa entoki sidai oleng amu ore ena naa esimu ore esimu nemeeta entoki nimindim ataasa amu ore iyata esimu naa indiim ataasa isiatin inonok yiang ake ore sii ae toki naa ore esimu naa entoki naretisho amu keeku iwoshoki iltung'anak linyi keeku ninye idol intokitin naagira aayendelea naa keeku iyiolo ajo kanyioo eji technology amu iyata naa esimu neeku indiim atodua intokitin pookin neeku ore esimu naa entoki embaye etipat oleng naa entoki sidai teneeta oltung'ani naa ore sii esimu indim atoosho empisha entoki naaji neminyor nilo niya naaji dukuya enaa sheria arashuu enaa evidence naitodolu ajo iyiolo naa ajo kanyioo nataase.

Ore tene naa kadoolta inkera naagirai aiteng'en ore ena ng'eno na esiai e technology ore doi technology naa embaye sidai oleng teneibung iltung'anak amu etaa ore imbaa akeyie pookin tenkop naa kihusu ake technology neeku ore naa ake naaji enaa kuna mashinini naagira kuna kera aitumia naindim aisuma enkerai neyiolou atumiya naa ore teneyiolou keeku keret kewon amu keeku keyiolo aitaki kewon intokitin naabanaa inaayieu arashuu inaayieuni neeku embaye sidai ena oleng teneyiolou inkera arashu teneibung'i tooskuulini naa amu entoki sidai oleng.

Ore tenewueji naa ketii iltung'anak okuni iltung'anak waare botorok wenkayioni kiti ore tena pisha eitodolu enkayioni nagira airoroki oltung'ani telukunya naa ore oshi ena naa enkirorokino aang ninche iyiok toltung'anak kutitik naa ore kulo tung'anak kutitik ninche loisho oltung'ani pookin liiyanyit niure naa kenarikino nincho elukunya naa indiim naa atayiolo ajo kaisho elde tung'ani elukunya neeku ore ena naa embaye sidai oleng amu kimbung'a iyiook entoki aang nikiyiolou naajo ming'uikinoyu ena naa kere iyiook nikimbung enkanyit ang kira irmaasai .

Ore tene wueji naa kadolta ilewa naa ore kulo lewa nishopito imasaa aang' orkarash lang' le kimaasai sidan loonare. Ore sii ai toki kadolta enake egirai aipiru enkima, ore apa ena naake ore apa ena siai nemeyiolo taadii tenakta iltung'anak le tenakata oleng' amu ore enkipirunoto enkima nee entoki naa keyieu eng'eno akeyie bado naa ore ena ng'eno indim anoto nai toltung'ani oyiolo amu mee siai taa dii nagol sininye ena oleng', tenenkitodoli nae iindim atayiolo. Naa ore ena toki keyeu nguvu inonok penyo amu nkaek naake ing'ia aitumia naa ore ena siai kitumiai apa aing'orunye enkima tenemeetai entoki enaa enkibiriti, neeku naa ena apa ikoni aing'orunye enkima.

Ore entoki naitiship tena siai oleng', ore enaa tenidol tene woji naa kelio ajo olameyu enakop, ore aa olameyu nibung'a iltung'anak lena murua esiai enkiremore, naa ore ibung'a naa idolta ajo kenyori ninje kuna ena peku enye naa natuuno. Ore etiu neija nee embaye sidai ena oleng' amu esiai o nkaek inonok dii ina naa ore sii to nkataitin olameyu naa kelauni endaa nanyai. Ore tenakata kulo tung'anak iremo iremishote naa kegira aabukoki kuna tokitin enye enkare aitobiraki nae idol naa ajo entoki sidai ina oleng'.

Ore entoki nalotu endamunoto ai tene wueji naa kadolita ajo enkiremore eesitae tene wueji, ketii olchamba sapuk otii ene wueji sapuk loiremoki nebulu mpuka, netii iltungana oogira autaa oltungani ele loitasheiki olchamba peyie, negira naa autaki eneiko pee eshuk moyiaritin naidim aibunga kuna puka enyana naa ore sii ena siai naa esiai etipat oleng amu teneiremisho oltungani naa kemiri ninye kuna puka, ore etimiraki ewaki sokoni naa ketum dii ninye iltungana neya nkangitie enye nitotiyie nkera, neeku ore ena siai naa entoki sidai oleng teneibung iltungana esiai enkiremore.

Ore apa paas nanu ena siai nataasa amu kaata sababu naa pee ataasa, amu ore esia enkiremore oo mpoosho naa esia sidai oleng amu iun kuna poosho naa ore pee indip niya sokoni nilo amirr arashu iya dii ninye enkang ino nepuoi ainosie entoki pookin naba enaa eniyata naa ore ena siai tendimbung oltungani naa ekiret oleng amu keeku milau entoki ninosie naaji olmushele lino arashu olgali lino tenaa keninye iteyiara ,naa ore sii kuna poosho indim atuuno niya sokoni anaa naaji venye naa enatejo nilo alo amirr nitum iropiyiani niyasie imbiasharani inononk poookin aashu isumie nkera inonok aashu inyangunyie ndaiki inonok enkang ino aashu iyasie akeyie entoki pookin naba enaa enitaasie nena ropiyiani naa.

Koree teneee ojii naa kadolitaa ntokitin kumok, kadolitaa ltunganak loibungitaa ee nkamia, naa oree elee keatai oo ltunganii loremitoo anaa kamia naa ore alee tunganii naa le county goverment ee garisa. koree sii anaa siai naa ntokii sidai oleng amuu kebakitai anaa kamia, kelelek duo naa kemwai anaa kamia naaku kebakitai naa potumokii aishiu. Naaku kore engas ninyee anaa amia naa entokii sidai oleng tiniataa oltunganii amu keataa kulee naaku endim atimiraa nenia kulee nooki sii naaku entokii ee tipat anaa oleng.

Ore entoki nagia aasa tena pisha, naa kadolita ildakitarini, ore kulo dakitarini naa ildakitarini loo nkishu, ore etiu nejia naa ore ena kiteng etiwua anaa keya olngejep neeku ketiwua anaa ketii entoki nagirai aitayu ena kiteng tolngejep naa nagira aisumbuaa naa, ore etiu nejia, teneitayuni tenakata ena kiteng ina toki tenkutuk naa kesidanu neeku ketumoki atadaayu.

Ore naaji enaiko nanu tenaisom oltung'ani peeyolou ataasa ena siai naa kang'asa aliki enaiko teniibung' osirinki. Ore teneyiolou aibung'a osirinki, naitoki aliki irkeek loidim aitumia ataremore naa ntokitin arashu masaa enyenak. Ore etiu neija naliki siisiini naaje ajo kanyo eremieki enker naata nkiloi naaje. Ore aitoki sii naa ore teneremi kuna tare naake ibooyo moyiaritin, neeku mitoki ntare aatum moyiaritin naa. Neeku kesidanu naa kuna tokitin toltung'ani.

Ore ninye serkali tolosho lang' naake eretito iltung'anak menat oleng' amu ore iltung'anak menat naake ishori ninye ntokitin naijo bursary naaji nisumie nkera enye, neeku keeku inakata etareto serkali lelo tung'anak oleng'. Ore sii ai toki naake eretito serkali iltung'anak moruak amu ore iltung'anak moruak naake eetai tolosho lang' iropiani naaji kishori iltung'anak moruak loitabaitie larin esiana naje, neeku enkoitoi dii ina sidai oleng' . Ore sii aitoki, keetai iropiani ooltung'anak tarueshi anaa iltung'anak lemeeta esiai naa keeku keretito serkali oleng' iltung'anak pookin naa leme taruesh, lemeeta esiai arashu iltung'anak moruak oltung'anak pookin naa menat.

Ore taata tonk tolosho laang' naake egira iltung'anak aitayu ilturruri, ore kulo turruri naa loretieki iltung'anak enkata nanyamal oltung'ani arashu neretieki oltung'ani enkata nayeu iropiani tenk terishata dorop. Naa ore kulo turruri naake egira aaretisho oleng' amu kegira aibung'iltung'anak kumok oleng' naa ore enkata nemiata iropiani naa kiret elde turrur duo lino litii naa. Ore ai toki ore kulo turruri naake ibung'ita iltung'anak moruak, ooltung'anak aruesh oltung'anak akeyie laaba naa ena kemenat. Neeku kereti naai enaa aisumakinye nkera, neeku entoki sidai naaji ina oleng' tenibung'i.

Ore enasiai naa kesapuk oleng tenkop ang'. Amu ore taata, naa kegirai aitumia inkoitoi kumok oleng petumieki naa Internet. Na ore tanakata eewuo technology, naa kesidai amu eewuo sinye Internet, neku ore iltung'anak, ketumoyu ake pooki kata, ore siai toki, na idim si ai browser nidol entoki pookin niyieu te Internet, niata si naa updates, information pookin niyieu duo oltung'ani, amu yie naa loota control ,arashu iyie loibelekeny Internet ino enkata pookin niyieu naa.

Ore ena siai naake sapuk oleng' taata te nkop ang' amu ore taata iltung'anak wuayie aitirishaki naa keeta ake yie oltung'ani pookin laptop, naa ore ena siai nee esiai dii e teknoloji nayeuwo netaa iindim ninye oltung'ani aisumare ena mashini ino. Ore ai toki meeta easie naaji isiaitin inonok ena mashini amu meeta naa entoki nemiidim ena ataasa. Ore teniyeu naaji neking'erokini nkardasini naa indim ninye aigeroki keon neeku mintoki aitumia ropiani kumok alo naa aasie nkulie tokitin naa meking'eroki irkulie tung'anak. Neeku kore taata ena mashini tenkop ang' nae egira aretisho oleng' amu ore laptop naake eyeu akeyie enkerai naa pookin nabaa naa natii sukuul peyie etumoki naa aitumia te siai ino. Naa ore sii enatoki naake eretisho too mbiasharani amu meeta entoki nemiindim ataasie.

kisapuk taata ena te nkop ang oleng ena siai, amu ore ena kiti toki niodoolta tena pisha. naa ore ena naa keji mouse te nkoitoi te nkituk oo lashumpa, naa ore ena kiti toki, naa kisidai oleng te nkisuma amu mitumoki oltungani, aitumia naa computer miata ena kiti toki. naa ore ena kiti toki keretiso oleng. amu itumoki ataasie intokitin inonok pookin niyieu te computer. naa idim sii ai charger ni nichange ninye naaji ilbetirini. neeku meeta enimidim ataasa tena kiti toki, naa ene tipat tenkop ang oleng.

Wore naaji e mwanafunzi nayieu nelotu sukuul ang', naa kajoki nanu pee engas ainguraa online ayielou ajo kainyoo eyieu neas amu meeta entoki nemetii inakata online . Wore etiu nejia, naa kiidim sii ayeu sukuul atoduaki kewon, kidim ake ayeu naaji, neumu nejingu e gate wore pee ejingu, ketii ewoji ne teniewoji e customer care wore etiu nejia naa kengamuni inakata, nelikini intokitin pookin naaba naa enaa inayieu neyiolou. Neyiolou sii ena toki nayieu neas.

Ore enasiai, na kidim aibelekenyai amu ore naji enaa venye nidolta tenewoji, ore enapisha naa, orgas lotii enewoji. Ore ele gas, nenkima natii. Neeku ore nai tenelo nibelekenya tosaan, na tenelo neishunye ilo gas enkima. Neeku naa iyieu ake nintoki aibelekeny, niyau olotii enkima, neeku kidim nai enasiai aibelekenyayu tosaan. Naa nejia.

Ore ene baye naa embaye sidai oleng' amu ore ena kop naa ore tenkop ang' nemeetai tenakata enkop naijo ena amu kifaa naake iremo. Ore tenakata te nkop ang' naa ore olopeny ena shamba enaata ake iremo ele shamba neun nadikin arashu ikara ninye, nikaraki nkishu enyenak nenya nkishu nkujit, kake ore nai esiai sidai tene naa pee euni ndaikin naaret naa oltung'ani nemitum nemitoki oltung'ani apukoo. Neeku keretisho ena baye tenkop ang' oleng'.

Ore entoki nagira aasa tene wueji naa ore lee naa olaire kegira airemisho, ore etiu neija keeta olchani lojo peebukoki kuna ena daa enye natii ele shamba naa natuuno. Naa ore ele shani keshuk nai moyiaritin, neshuk sii kuna insect kutitik naidim ainosa ena daa arashu idim ninye ainyala, ore etiu neija naake eshuk inakata ena sia ena toki ele shani logira apik keshuk moyiaritin naap anidim aibung'a naa ena daa arashu kuna ena daa ele lee.

ore ena siai, pee eyiue naaji oltungani neyiolou, naa keyieu naa ingas alo enkusuma erewata oogarin anaa naa kuna, tarakitani, pee itumoki naa atareto iltunganak naa atuturoki intokitin naaba anaa inaayieuni. neeku ore en siai naa teniyieu nias oltungani na aidim ake ashomo sukuulini naata kuna courses naai itumoiki naa anoto eretoto.

ore apa nanu pee ataasa ena siai. oree anaa enidoolta tene naa bata ena. naa ore ena bata naa entoki sidai teniyata oltungani, amu ore ninye teneisho, naa keyiu ninye angas inkera, kumok oleng. ore nena kera naa kebulu nikiret naaji. ore ninye ena bata naa idim ninye ateyianga, ninyia nkiriik. ore ae toki ore ena bata, naa keeta dii ninye iropiyiani kumok oleng. neeku idim naaji aifuga kuna tokitin, kuna batai, nimir neeku ninye iasayie ibiasharani inonok pookin. amu imir nitum iropiyiani sidan oleng. naa ore nena ropiyiani meeta enimidim ataasie amu ekiret ninye, nikiyakinyie edaa enkang ino. neeku ore ena toki teniata naa entoki sidai oleng.